Aneno ka jalni uso gik moko to aneno ka ouso agwata , ouso odheru. To agwata ne en gima ji ne tiyogo chon. Ji ne tiyogo madho nyuka, madho busa. To piny masani tek mondo iyud agwata, ji ok ohero tiyo gi agwata nikech niya tinde nitie kikombe mek lowo ema jitinde ohero tiyo go. Piny sani olokore. To aneno be ka en gi odheru. To odheru tinde jok mang'eny ok ohero tiyogo. To agwata ne ber ahinya, aneno kasani ji temo duoko gik machon mane jok machon tiyogo koro gitemo duoko modo gitigo sani. To aneno ka jalni ouso ne nyathini gimoro to chalni onyiso nyathino kaka onego otim, chal ni onyiso nyathino bech gino kata opuonjo nyathino gimoro. To aneno be kaen gi oluthkuon kanyo mek tedo kuon.

Tijni nigi nengo e aluorana nikech niya, mae en tij japur. To aneno ka japurni opuro alot. Alot nigi nengo ahinya newach, alot onyapuro, to alot nyanyak maber, kata samoro be kahape rach, alot nyawang' te. To sama opuro monyak maber kamae, jii biro nyieo ire, kata en owuon onya tero e chiro ne jii. To kotero e chiro ouso to jii miye pesa. Pesa moyudogo onya yao go ohala, kata onyie go olemo modwa pidho kendo. Kasto be jii ohero tijni newach, tijni kitiyo okinyal nindo kech, newach in gi gikmoko e puodho. Kaka sani japurni oknyal nindo kech, newach en gi alot e puodho. Alotge onyak maber ahinya. Koro sama kech kae, odhi adhiya to ong'wedo to otedo. Koro miyo tijni jii ohero ahinya.

Gima timre kae, aneno ka jalni chalni nobiro e duka maduong' ng'iepo. To duka maduong' en kuma gikmoko te yudre. Kata kidwaro onget inyadhi kuno tiyudo. Oken kaka duka mathiso mauso mana gik chamo kaka mogo, skari, majan. Magi e gik mayudre e duka matindo tindo. To duka maduong' kata ka ng'ato dwaro wuoche, yudre kuno. Chalni aneno ka okao mo. To duka maduong', bech gikmoko oktek kaka duka mathis. Duka maduong' bech gikmoko bechgi yot. To be king'ieo gik mang'eny inya ngesi, kata kingi'eo gik alufu apar ka dhi wie, inya medi gimoko. Ok kaka duka mathis ma king'ieo gikmoko mang'eny okmedi kata, newach mano en ohala mar ng'ato achiel. Ma ka opodho, ene ma opodho, opodho ohande. Koro nyaka obedni en ng'at moro ma ong'eyo, ong'eyo uso ne jii to ong'eyo bei mouso ne jii mondo oyud pesa embe.